Chu ko ng'endek, ng'endek ko ham keminei eng imbaret, ndakikes keamei kou amitwak. much iteste pandek anan iam koichegei ak iteste tukun alak. Yo kemin ng'endek eng imbareng'ung, kotuun ndekes ng'endechotok ibirobiri, komang ng'endek cheu chemi pichaini.

Eng' pichaini, komiiketit ab logoek ab, machungwek . Ketito kobo komonut . Logoechuto bo machungwek ko much nialde machungwek choton inyorchikei chepkondok. Kora, imuch iam machungwek choton amun tindoi kii nekile vitamin.

En yuu, komi ng'wek chekele spinach . Ngwechuto ko kororon en bortab chito amun, ngiam ingwechuto kotesyin korotik bortab chito. Kora, ko ngwechuto komagat kemin mising. Amun, inyoru ng'wek chekewalawal, ako kora komuch ialde, inyorchikei chepkondok.

Chu ko keturek chekiboishe eng' mbar keturechuto ko ndemin minutikuk komuuch inde keturechuto sikobit kobwa kokororonitu mising' minutikuk toreti minutichoto korut komye akokororonitu akonyor koiyo komyee

Chu kikimin eng imbarani ko pandek. kasartap ra komakokerge ak kasarta nekinye bo keny tukche kemindoi pandek. eng kasartab ra kokikoit teraktok chepetei ole kindeni pandek, lakini ki atkinye keny, kicham kopalei bik kepenonik, koboishe mogomboik.

Eng' pikchaini komi chepkeseit nekesei eng' imbaret akomito neborei nganok uu kele mbarani kokikimiin nganok mi tandaruat nekikinde ng'weny nekendeni nganochoto kakebor bo kamanut mising' keminei nganok eng' imbaret sikobit iyalde inyorchigei chepkondok

Eng yu komitei kimyet. Kimyonitok ko kakekwany akoi kesut. Yo imache ichop kimyet, indeni beko eng mat akoi koloklokon korok itau inde beek cheka kaing'a, ak ibarbar eng burbet. Ndeka kobarbarakis itau iteshi beek ak ikwany eng muganget eng dakikaishek konom.

Eng' pikchaini komi ng'endek chekikimin eng' imbaret ng'endechuto ko kakotoi kotopton bo kamanut mising' kemin ng'endek asikobit inyoru tukun chekeam Ako kora ndealde inyorchinigei chepkondok

Eng' pikchaini komi mbaret nekikimin isagek, isagek ko ngwekab kipkaa akochomei biik chechang' mising' ngwekab kipkaa bo kamanut imin chito ngwek ab kipkaa cheu isakek ak isochik eng' imbareng'ung asikobit ialde inyorchigei chepkondok

Eng' pikchaini komi ngokaik cheomisei ngokaichoto kotogu kole ngokaik cheloku mayainik bo kamanut keribei ngokaik asikobit kenyorchigei mayainik muuch kora inyorchigei bendo amu kienyei ngokaik akora ngialde inyorchigei chepkondok

Eng pichaini, komito logoek che terter. Agere avocado, mapera, machungwek ii, mi kora chepkoroti, mi mananasi akot kora komi tuguk cheu nyanya, mito kora karatiek ak chebololet ak alak che chang.

Yo kawe sipitali konyikechekeno ko muuch acheken korotwek cheterter korotwek chemuch acheken ko cheu chebo amoeba cheu chebo ukimwi anan akot apiman pressure nebo korotik chu kora komuch apiman koroitoab seriat kararan koshipkecheken koroitoab seriat amun maship koborukei koroitoab seriat koborugei kokakoit stagit nebo mwisho stagit nebo somok anan ko nebo ang'wan ara keikei koshipinai kotikomi stagit nebo agenge sikobit koship inyaa

Awendi siptali nyogechegenon konyil somok eng kenyit. Kondait yundo ak kechegeno kanyaindet ak kolenjan matinye korot ii, anai ale mie bortanyun. Korok awe nyarib bortanyun kou tuk che kamwawo kanyaindet kolenja aripto.